Mee sapuk ena siai tenkop ang' amu metii enkop ang' iwuejitin nairragie nkariak ashu embahari ore ene naa ewueji naa netii enkare sapuk ewueji oshi nepuoi aisompirare ewueji naai netumieki naai isinkirr ekuna tokitin.